Wan kod Ukulima SACCO ma en riwruok mar jopur. Wan kod Stima SACCO ma en riwruok mar jogo makeyo mach kata sitima e kwonde mopogore opogore e pacho ka. Wan kod Mwalimu National mano riwruok mar jopuonj e piny mangima mang'iyo kaka dwaro mag jopuonj ochopo kare. Wan kod mentor mochung' e kinde mag tiego kata jiwo jogo man kod dwaro mopogore opogore. Gin jogo ma miyo ji tiegruok nyithindo mapod tindo kata ma pod somo man gi hawi mar chopo lek gi kuonde mopogore opogore. Wan kod Kenya National Police Department SACCO ma en riwruok mochung' ne jogo makelo arita mar kwe pacho ka kata polise kata obila jogo ma ochung' ne kwe mano riwruok mar gi. Wan kod Imarika SACCO mang'iyo kaka ngima dhano inyalo ger mondo odhi malo. Then wan kod Tower SACCO mochung' ne jogo mochung' ne gedo mag ute madongo dongo e piny kata e pacho kae mar Kenya wa ni.

Ker mar piny Kenya moluor migosi William Ruto. En jalo motelo ne piny mar Kenya mangima. Kendo en e mong'iyo kaka piny mar Kenya iriembo kendo itayo e weche mopogore opogore. Enemochung' ne sirkal kendo ochung' ne bede sirkal duto kendo ong'iyo kaka Kenya dongore kendo gigo duto ma jopiny dwaro. En e dwond jopiny kendo en ema ochung' ne Kenya e pinje mopogore opogore. Bathe kanyo aneno obila ma en jalno mochung' kendo ma kelo arita e piny mar Kenya. En jal mang'iyo ni tobe kwe nitie kendo gin jogo makelo arita seche ma weche maricho timore.

Jalendo miluongo ni Jeff Koinange seche ma odwa timo kata odwa dayo dho jotelo mopogore opogoree pacho ka kata seche ma odwa kelo lendo mag sa adek otieno.

Wan kod Huduma Center mag loch gwenge mopogore opogore. Wan kod Turkana. Wan kod Kibra. Wan kod Lamu. Wan kod Embu. Magi kuonde ma jopiny yudoe gigo kata chenro ma sirkal nigo. Ka eko e ma jopuonjre losoe otese gi mag nyuol. Kae bende e ma jopiny losoe kipande mag gi. Ka bende e ma ka ng'ato kipande ne olal to onyalo dhi ma owil ma miye manyien. Kendo kae bende ema jo piny yudoe weche mopogore opogore mag sirkal kata mag tudruok magidwaro. Kae bende ema jopuonjre dhiye nono weche gi mag HELB kata mag holro mar somo seche ma gin e mbalariany kata kuonde tiegruok ma malo.

Kaw alot kendo kete e yi bakul. Kasto nyonge nyonge ma obed mayom. Bang' nyonge to mede pi kasto irude irude ma pi riwre kod alot mochal gino mopoto. Bang' mano kaw chak matin iole. Kakimedo olo chak ti rude mos mos ma nyaka ang' obed mayom ma chak tuje. Bang' mano kaw gima chalo mikati no ti ipor e wiye kasto imed rude ma nyaka ang' oriwre mobed alot mayom.

Kelo gigo mag arita ma jogo matiyotijni rwako e lwetgi ma sama gitiyo tijni to geng'o masira moro amora ma dike kokalo kuom tijni machalo kaka pala ng'ado lwetgi sama gitimo tich makama. Kendo kelo mashinde manyasani matimo tijno e yo ma piyo piyo kendo e yo no mowinjore kendo mamiyo jogo matiyokode yot. Kendo gero kata keto tipo maber mageng'o jok matiyo tijni kokalo kuom chieng' madegogi kata hali mag yamo maricho kaka koth kata chieng' makech manyalo kelo tuo ne jogi matimo tijni. Bende wanyalo medo mashins matimo tich makama mondo ji mang'eny oyud services makamagi kata huduma kokalo kuom tije ainagi eko.

Luoro mani e piny mar Garissa kata e gwenge ma Garissa madhano ni go kaluwore gi monj mane osiko katimore katimore kowuok kuom oganda mag Al Shabab maketho ohelni madhano ditim mondo oduok godo hola magikaw kuom simbe. Piny mar Garissa bende paro mantie ma pod dhano nigo en ni en piny motuo ma onge dongruok manyalo dhi mbele kaka mag pur. Koro mondo mi dhano oyud holro gi en gima tek. Bende piny mar Garissa en gwenge mokaw kaka gwenge ma dongruok onge kendo weche mag tudruok ok ni kare. Koro miyo mondo dhano oyud holro gi ok yot kendo ok giyud gi eyo makare. Bende gwenge mag Garissa okaw kaka kaunti achiel kuom kauntis mag pinya wa kandi ma dhano jomibadhi e mokalo. Kendo ok duoki holro mag ong'we yamo kata mag mbui. Ahinya ahinya kendo gino maketho holro ma kama en achije masiko ka monjoji kono seche ka seche maketho ohelni ma ji oyaw. Koro dhano ok yud thuolo mag loko ohelni ma giduok godo holro mane gikao kande.

Tiege kuom kit chiemo mopogore opogore kaka itedo gi. Kendo bende puonje yor ler sama itimo tijni. Kendo bende tiege kuom pimo gigo mag tedo machalo kaka chumbi, machalo kaka nyanya, machalo kaka kitungu. Gigo mamiyo chiemo dhadho. Kendo tiege kuom seche ma chiemo ka chiemo kaw mondo ochiegi. Kendo ber kapuonje yorno monyalo riwogo gigo mitedogo mopogore mopogore.

Akwong akaw pi to alwoko lweta. Bang' lwoko lweta to akawo gino mar twoyo lwedo saviet. Kase twoyo lweta to alemo. Bang' lemo to akawo achari mong'adie kitungu to aole wi ring'o mothol. Kasto achamo ring'o to achamo alot to achamo gi kuon. Bang' tieko chiemo go to ayweyo kuom dakika moko then bang'e akawo soda to amadho. Bang' kosetieko sa achiel to akaw pi amodho. Mano yudo ka chiemo digestion osetimore e ich kendo kata koro amodho pi to onge tuo moro amora kata gino marach manyalo timore e yia.

Akaw pi no maliet aole sufria. Bang'e akaw ngano, mogo mar ngano, aole iye kacha. Bang'e arude arude ma obed mopoto matin. Bang' mano to akaw tong' gweno to achako aole yie to achako arudo arudo. To akaw pan kasto aketo e wi jiko mosemoki. Bang'e to aolo mo e wiye. Bang' mano to ngano mane aserudo ma oriw gi mogo kod tong' cha, aolo matin matin e wi mo ma aolo e pan. Kasto aloko go ojiko nyaka ang' ochiegi. Bang' dakika moko abich, bang' mano to agolo achako aketo machielo ma ang' alos ma mogo cha rum.

Akaw oluth kuon kasto athiwo godo chiemo ma ni eyi bakul to agolo to aketo e sahan. Kasto mo kata pi dong' yore to adong' gi chiemo cha yore e sahan. Bang' mano to akaw ojiko kendo ojiko mar uma man gi dhoge mokedore okedore kata mokenyore okenyore to achwoyo go to achame achwoyo go to achame manyaka ang chiemo no rum.

Akaw gino ma ikolo godo lak kata midendo ni toothpick to achwoyo go olemo man e yi chiemo no to amuodo. Bang' mano akwa ojiko kendo atuomo go chiemo mopoto no ka achamo.

Akaw rech manumu. Bang' kaw rech, to akaw pala. Kendo anyumo rech eyi traf matin. Bang' mano, to agolo kalagakla kata achwere mondo agol kalagakla mani e ng'eye mondo odong' pien mayo. Bang' mano, to ang'ade gi pala, apoge kisinje matindo tindo manyalo donjo e yi agulu mar tedo ka atiyo gi pala cha eko. Bang' mano to akete e yi agulu kendo achwake bang' seche ariyo. Bang' mano kosebedo mayom, to ang'ado nyanya e wiye gotungu gi mo kasto aume. Kendo achak aweye ochwakore kuom seche moko maderom dakika pradek ma nyanya tore kendo ma kitungu chiegi ma mo cha bende donje yie. Then bang'e akaw chumbi to apore e wiye. Kasto achak aume bang' dakika abich mondo chumbi cha okere e yie bang'e to agole kosechiek. Kasto ichame.

Akaw olemo mar karot ang'ade matindo tindo. Kaseng'ade matindo tindo, to achak akaw bende olemo kata gigo mag tedo machalo kaka saumu. Bang' mano to akengo gi matindo tindo. Kasekengo gi matindo tindo to aketo gi e yi bakul. Bang' keto gi e yi bakul to aolo pi e wiye. Bang' kase olo pi e wiye to amedo mo mar tedo to aketo ochwakore bang' kinde moko ka ochiegni chiek bang'e to akaw kitungu no mar saumu dania gino miluongo ni dania to akengo e wiye. Bang' dakika matin to anego mach to chiemo oikore maber.

Akawo rabuon miluongo ni waru kata ngwacho. To apoko bang' kasepoke to aluoke. Bang' kaseluoke gi pi maler to akenge matindo. Bang'e to akete e tenga mopowre kasto pi cha chwer modong' kotuo. Bang' mano to aketo mo e karaya. Kaseketo mo e karaya mochiek kata e sufria to akaw rabuon kande to aole yi mo. To sama rabuon tedore e yi mo to akaw tong' mar gwen taole wiye. Bang'e to tong' no koseriwore gi rabuon mchiek molokore maratong' to agole katiyo kod ojiko taloko e sufria machielo. Kasto amedo timo kamano marabuon ka te chiegi kendo bed moikore.

Aluoko lweta. Kaseluoko lweta to atuoyo kod saviet. Bang' mano to akaw ojiko mar uma ma achwoyo godo ring'o man e yi chiemo ni. Kasto ojiko machielo mok mar uma machwoyo godo michele no kendo achwoyogodo sup man e bath chiemo ni. Mantiere kod viungu mopogore opogore kaka nyanya, dania kod gigo mopogore opogore. Mano ekaka ichamo chiemo no. Ichamo pilau to iyudho sup. Ichamo pilau to iyudho sup kitiyo kod ojiko mar uma go ojiko machielo no eko.

Akaw alot mar kabich to ang'ado matindo tindo. Ka aseng'ado kod pala mabith, to akaw sufria man nono maler to aketo e wi mach. Bang' ka aseketo e wi mach to akaw otungu to ang'ado. Bang ng'ado otungu to a olo mo. To awe chwakre bang' muda motungu lokre ma rabuor. Bang' mano to akaw chumbi kod nyanya to amede wiye. To aumo ma nyanya tore ma chiegi ma bed mayom. Bang' mano to akaw alot mane aseng'ado cha to a ole yie. To aumo bang' kinde moko to akaw ojiko to aloko godo alot cha mariwre gi mo kod nyanya. Bang'e to achako aume mochiek kuom kinde moko mobed mayom. Bang'e to alot ochiek kendo chiemo no bedo makare ma inyalo cham

Mokwongo atiege kaka iluongo nying masinde kata mitambo mitiyogodo e tiyo tijni. Bang' mano to apuonje kit rwakruok ma idwaro sa ma itiyo tijni. Bang' mano to apuonje kuom gigo midwaro e tiyo tijni machalo kaka mogo, machalo kaka mo, machalo kaka sitima. Kendo apuonje kaka gigo iriwo seche ma itiyo tijni. Bende apuonje yorno ma onyalo ritorego mondo kik oyud hinyruok moro amora mokalo kuom sitima kata mo maliet manyalo wange. Bende atimone tiegruok ka atimo to ong'iyo kaka atimo. Bang' mano bende atiege kaka onyalo ng'eyo gigo ma oloso bende osechiek kata en ang'o mong'iyo mondo ong'e ni gini osechiek mondo ogole.

Akaw tong' gweno atoyo e yi sahan kata bakul. Bang'e to arudo gojiko to amedo chumbi. Amedo rude ma obet moriwore makare kendo malew. Bang' mano to akaw mo mar tedo aolo e yi pan to aketo e wi jiko kata e wi mach ma mo chiegi. Bang'e to akaw tong' cha to aolo e wiye. To aumo bang' dakika moko machiuok. Bang'e to aelo katong' cha osekuot mosechiek. Bang' mano ka osechiek to agole kendo akete okwe ma obed makare.

Mokwongo, aluoko lweta kod pi maler gi sabun. Mar ariyo, atwoyo lweta. Bang' twoyo lweta to akaw ojiko mano mar uma kod ojiko mana ma kawaida. Bang'e to achwoyo achiel ka achiel ka atiyo kod ojiko mar uma to achamo. Bang' bende anyalo tiyo gi ojiko machielo cha kendo achwoyogodo mago marokwere kendo achamo mos mos. Bende anyalo kwanyo kod lweta ma aluoko maler gi pi kendo achamo achiel kachiel manyaka ang' chiemo no eko rum.

Itiyokode seche ma ichielo chiemo, kendo itiyokode ka itedo chapat, inyalo ti kode e kampuni mag loso gigo machalo kaka mikati kata bende okonyo e ngi'ma mar thano, omedo gik ma waluongo in vitamin gi tho ngere machalo kaka vitamin k, vitamin B12 kendo magi gengo' tuoche mopogore opogore, bende omedo teko e dend thano ka en kod gigo ma iluongo ni carbohydrate, kendo bende omedo gik ma iluongo' ni minerals machalo kaka calcium bende potassium magi kony thano e gengo' tuoche mopogore opogore bende, kendo bende ober inyal ti kode ne jogo ma samoro thogi ok ber kendo okcham gigo ma okolos kod mo .

Faida mokuongo en ringo' ma iyudo ka okalo kuom pidho lee ni, mar ariyo bende en pesa ma inyalo yudo ka oklore kuom pidho le ni seche ma iuse, en lee ma ichamo gi dhano ma opogore opogore, kendo dhano mange'ny bende ohere. Maradek inyalo yudo mo, lee ni en lee mangi mo mange'ny ahinya ma dhano ohero, kendo maeno itiyogodo e tedo kata loso mono mar tedo. Kopogore gi mano bende tiyo tijni nyalo miyi chako ohala mar tedo gino ma iluongo ni sausage kata ringo' mar anguro ma itedo e tie ndara gi jogo ma timo ohelni moko ma tindo tindo ,kendo bende tiyo tijni nyalo miyo ibedo maler nikech leni en lee malil to jalo matiye ma tim mago ma kaa gi kacha mondo gi bed maler, en dhano manyaka bed maler, kendo lee ni rito dala onyalo gengo' ni gigo ma opogore opogore mademaki.

Mokuongo' ahinya akawogi kendo aketogi ei jwala motwo, kata e containers ma igi otwo, mar ariyo atiyo kod fridge kata gino ma miyo gidak kuom muda man kod temperature makare kata liet moromo, bende angi'yo ni kama akanogie bor gi gik machalo kaka ngi'ch , machalo kaka kudni kata kute, machalo kaka oyieyo,, kendo machalo kata le manyalo kethogi. Bende angi'yo ni rapim ma atiyogodo sama apimogi en rapim makare kendo manyasani, to moloyo bende anyalo ngi'yo to en yo mane ma otedogigo kata gigo mane ma amedo sama atedo ma akikisha kata mamiyo ok gi kethore sama okangi, kendo bende akanogi e ot man kod yamo maber ma yamo fuathogi kendo futhogi kendo giyudo yamo makende, bende akanogi kano ma okopondo kama lela moyawore maber magiyude e ler mar chieng', seche moko bende giyudo yamo mafuathogi makare

Mokwongo ahinya ahinya en chak ma iyudo kokalo kuom lee kata jamni mantiere e tipo ni. Mar ariyo, en ring'o. Ma wayudo kokalo kuom le makama. Bende machielo en gima waluongo ni lum kata chiemo ma jamni ni chamo. Kendo maluwe en jotich matiyo tijni. Kendo jogo mapidho le gi kendo mamiyogi chiemo. Machielo en tuoche majuko jamni gi kendo majuko lee ni kata jogo matiyo tijni. Machielo bende en gima waluongo ni pur. Lee gi gin le mipidho gi jopur mapidho gi nikech chak kata mapidho gi nikech ring'o. Kata mapidho gi mondo ousi ne jogo ma jo bucha kata jogo ma dwaro piende mag loso lewni kod wuoch. Bende le gi wayudo mbolea mar dhiang' kata iluongo ni manyiwa koa kuom gi ma watiyogo e puro alode kod cham mopogore opogore.

Mokwongo en gwen. Tijni kelo gwen bang' ka tong' gi ose to. Bende mar ariyo en pesa kod ohala. Tong' gi ne jalo matiyo tijni ouso kendo oyudo pesa. To machielo, chiemo bende, tong'ni inyalo ti go kaka chiemo. Kendo en chiemo man kod dhadho mamalo. Kendo man gi gino ma dho ngere dendo ni protein maber ne del kendo magero del. Kendo bende ogeng'o tuoche mopogore opogore.

Mokwongo en holro. Mae en kambi ma holo dhano omenda. Kendo machielo en kano pesa kata keno. Bengi en kama dhano kanoe pesagi. Bang'e to pesa nyuolore kendo higa ka higa nitiere ohala ma medore e wi pesa kaluwore gi balang' kata kwan mar pesa ma ng'ato oketo. Machielo en ohala. Mae en kama dhano time ohala mopogore opogore kaka wilo pesa. Ng'ato nyalo wuok gi pesa e piny ma oko to kochopo ka to owile kendo obedo gi pesa mar pinyno. To kendo, kae gima biro e pacha en kambi maduong' par piny mar kenya motingo pes duto. To bende gima biro e pacha en bajet mar piny. Nikech kambi ka ema ting'o pesa ma piny timogodo dwaro mage. To mogik, gima biro e jogo matiyo kae machalo kaka jokeno. Machalo kaka accountants, cashiers

Aneno picha mag rombe. Kendo gin rombe man gi yier mang'eny ahinya. To aneno ka oketgi e yi nyamburko. To nyamburko ni en nyamburko maber man kod liet midwaro, man kod gigo duto ma idwaro mondo ngima gigi obed makare. Kendo nyamburko ni nikod ler kata taya mabende gigi dwaro. Bende aneno rombe manindo. Moko rochere, moko bende robuore. Kendo yie kanyo nitiere dirisni. Kendo aparo ni magi rome ma itereo e chiro kata ma idhi usi mondo piende gi gi tigo e loso gik mopogore opogore. Bende aneno rombe madongo kod rombe matindo. Bende aneno kabind rombe, im, manyiso ni rombe madichuo kod bende rombe ma mine. Mano e gima timore e tipo.

Ohala kod pesa, kendo bende chiemo ng'ato yudo kokalo kwo tio tijni. Bende ng'ato bedo motegno e ngima kaluwore gi tijni. Omio ng'ato bedo motegno e fwoni mage seche ma otio tich makama. Machielo, omio ng'ato loso osiepe gi dhano mopogore opogore nikech seche ma itio tijni, nyaka ibedni inyalo wuoyo maber gi jogo milwuongo ni customers magi. Bende tijni mio dhano chiemo mopogore opogore, kendo ng'ato yudo olembe kae. Tijni bende gero piny kata nyalo konyo ng'ato mondo ochul ne nyithinde skul fees kata pesa mag somo.

En kaka le ni kata kudni ni ketho lewni. En kudni mayiecho lewni kendo machamo bende lewni mokan e yi sanduk. Kendo bende machielo en kaka kudni ni nyalo kelo tuoche ma ketho pien mar dend dhano. Kendo machielo kudni ni ketho baw kata gigo molos kod baw machalo kaka kombe, mesni. Kendo machielo en kethruok mabiro kokalo kuom kudni kata kokalo kuom le ni ma okelo e gigo machalo kaka TV, ong'we yamo, radio kod gigo mopogore opogore ma dho knge re dendo ni electronics. Kendo machielo en kaka kudni ni kata le ni eko ketho cham ma okan.

Wan kod gino ma ipimo godo liet miluongo ni thermometer kata rapim mar liet bende ewan gi gino ma iluongo ni brooder kata gino molosi man kod kuonde ma yamo donjo go kata ler donjo go ne nyithi gwen man eiye ka. Bende tijni dwaro gigo machalo kaka okepni kata tray ma ichoko e tong' . Bende odwaro gik machalo kaka yedhe ma ichanjo godo nyi gwen ma pod tindo mondo ogeng' tuoche mopogore opogore. Bende odwari chiemo mopogore opogore ma winy gi eko chamo kata ma gwen gi chamo seche ma pod gidongo. Bende odwaro pii ma gimodho bende odwari gino manyalo regulate liet iluongo ni temperaure regulator. Bende machielo iluongo ni egg incubator kata gino makelo liet e tong kande mondo gitore mondo ginyuol nyithindo kata mondo gigol nyi gwen mapod tindo .Machielo bende en glasses kata kiyo ma geng'o gwen kuom gigo machalo kaka ng'ich kod koth kod chieng' makech.

Ok ayie kod wachni kaluwore gi gigo ma adhi wacho kai go eko: mokwongo puonjo jogo ma kata jogo ma timo weche mag ohala kaka ginyalo timo ohala ok kel kuo moro amora mar ong'we yamo. To kata kamano omiyo gi tiegruok makende maginyalo timo go ohendni mag gi kata ma ginyalo tiyo go tije gi. To bende kuo mar ongwe yamo omedore kaluwore gu koso tich kata koso thuolo mag tije e pinywa kae .Kendo mar ariyo en bende dich kata medruok kuom kaka dhano nyuolore mamiyo taonde magwa bedo gi dhano modhuro kata dhano buora makoro nyayo weche mag kuo machal kod kaka kuo mag ong'we yamo. To bende machielo en tiegruok ma dhano medore go eyor no mar mbui kata mwang'eyo ni technological development. Dhano nigi ng'eyo mathoth etiegruok mag mbui ma osekelo kuo mag ong'we yamo e piny ka. To mogik en ni kaluwore gi kit piny ma sani wadakie gi generation ma wantie mag ojende.

Odhi e app mar mpesa then odhi e yiero mar abiriyo ma wacho my account then bang' my account todiyo kumondik ni manage my account then kasto bang' mano odiyo mondik ni change mpesa pin, kasto irwako mpesa pin machon bang'e tok mpesa pin manyien ichaki diyo kendo mpesa pin manyien no tiloko. Koro mano e ma bedo manyien mane kako donje akaunt mara mar bengi maonge chendo moramora kendo.

Anyalo paro ndalo moko mane atio tich pidho atudo, kendo ne asiko kamiogi chiemo, ne aluoko odgi, kendo nearitogi maber. Sa asaya kane ginena, to negi ng'e ni chiemo odonjo. Anyalo paro chieng' moro kadonjo gi wendo e dala, to oyudo ka atudogi nie ot, kasto bang'e kaka nadhi ayaonegi dhot, negichako ringo ka gibiro kama antie kagi lwuorre buta kagiywak mamit, kendo wendo mane ango cha neen ng'ano mane pok ong'eyo kit winyo ni. To kanoneno kaka winyogi ne ywak mamit, kendo gilworre ka gibiro ira, neobedo mamor, kendo nopenja ni "To ang'momio winygi timore kamae?" Tanyise ni "Winygi ong'eya, an masiko kamiogi chiemo, amiogi pii, arwakogi ot, ayaonegi dhot." Bang' mano, nonyieo ario kwom atudo mane ango, to nonyieo madhako gi madichwo, eka nodhiochako pith mar winy gi kaluwore gi kaka winy gi notimore koda, kendo nomora nikech nohero kaka negi hera kendo kaka negi lworre buta kagiywak mamit ka gineno ka adonjo. Mano e gimomio winy ni oh ahero kendo ahero tijni ahinya.

Mokwongo adonjo e mbui ,ma otiyigo kendo ang'iyo ni gin ka aina mage kata gin kido mage ma ohala motimo to en chudo madirom pesa di ma wadwa timo. To bang' mano to anyise yore monego oluw gi chenro duto monego oluw sama otimo chudo ma kama. Mokwongo onego odhi kare mar app mar mpesa bang'e to dhi kare mondik ni loans and savings kanyo oting'o kuonde ne bang keno kuonde ne hola. Oyiero bank kata bengi mar keno ma osebedo kotiyo go e mbui ,to wadhi to wachopo kama wacho ni pay bill kata kuma wachulo gigo ma waseng'iewo. Bang' mano , warwako pin mar mpesa ,kawaseketo kwan mar pesa ma onego wachul . Kasto wa wadiyo okay manyiso ni wan waseikore mar timo chudo ma kamano.

En winyo ma miyo aparo luo kit gi kod timbegi mano kokalo kuom chiemb gi machon kod kit winy mane gichamo e ndalono. Winyo ni en winyo momi luor kendo en winyo manie puothe, inyalo pidhe e dala kendo bende en winyo minyalo pedhi e pap ka lee. En winyo ma toko tong' kendo nyuolore kendo be en winyo machamo kit kothe kaka marieba, kal kata bel bende. Ndalo mane seche moko wadhi kwath ,ne waromo kod winyo ni kendo en winyi mabuto, onyalo buto e bungu mikal kuom kinde ka ok ineno. To gima omoora go en winyo man kod nengo kendo beche bende tek kendo en kod ohala maduong' ne japur. Omiyo aparo kit kaka ne joluo bende ne chiemo chon. En winyo ma pod itedo nyake otende madongo e bombe wa ma pacho ka kisumu ,mombasa kod mana Narobi bende. En winyo ma kata welo moa pinje mamalo ohero ringe kendo ringe mit moloyo en winyo mamit aduwa .

En mokwongo en chochni e tudruok mar mbui kata mwadendo ni network .Mar ariyo nyalo bedo ni seche moko ji modhuro nende otimo order kata ne nigi dwaro mar bende yudo mwandu no eko. Machielo nyalo bedo bende samoro ng'eny kata deko mabedo e apaya wa kata mabed eyorwa mag wuoth ma samoro miyo gik moko mane jawinjo dwaro kata jang'iewo dwaro nyalo deko kaluwre ni samoro geche ma opongo yore ma jo ohala wuotho go eko. To kata kamano an kod geno ni bang' seche ariyo to mwandu ni dhi chopo ni kuma intie kendo odhi chopo ka ok okethore odhi chopo ka pod en maber kendo odhi chopo e sano kata kapo ni odeko todhi chopo maber moloyo kedno oonge pesa moramora momenore ma nbalang' ma idhi chulo to mo duto dhi chopo kaka ne opangi. Watimo mos kuom achiedh nade machal kod ma, ageno ni med mana gi horruok mwandu ni dhi chopo kaka ne iseng'iewe no eko.

Mokwongo ang'iyo ni to pesa adi ma ayudo ewi pesa mane aketo e ohala chande .Bende nitie medruok koso dok chien kayudo ka nitie medruok manyiso ni nitie ohala mayudo ewi pesa mane achako go ohanda cha mano nyiso ni dongruok nitiere .Mar ariyo ang'iyo ni to sama akelo mwandu na gi kitieko kinde marom nade kapok girumo kata kapok jodwaro pok onyiewo gi .Koponi gi bang' dakika matin kata bang' kinde machuok to girumo mano ng'isa adier ni kaere mwandu na go ji ohero kendo ohanda no dhi maber. Bende ang'iyo ni to mwandu makelo gi gonyalo dak bang' kinde marom nade kapok gikethore to ere kaka anyalo bende medo keto gi ma ok gikethore. Bende apimo ber mar ohanda kaluwore gi kaka okonya eweche na mag ot machako kaka puonjo nyithindo, ng'iewo chiemo kaachiel kod gigo matindo tindo madwarore e ot. Koponi anyalo tiyo tijena ma bang'e pod achak adong gi pesa moro ma anyalo kete bendi ma akan, mano nyisa ni ohanda no dhi maber ahinya .

Apenjo gi mokwongo gima dimi kel ich wang' machal kod mano. Mar ariyo abiro duokora piny kata bed ni samoro ginyalo ting'o duond gi machal nade kata ginyalo wacho na weche maricho machal nade tabiro duoko duonda piny kendo abiro wuoyo gi weche mamuol kendo abro wacho weche ma ok chwany chuny gi. To kendo abiro bang ka asefwenyo gima dine kel negi ich wang' tabiro temo oyogi ka miyo gi singruok makende ni gima kamano ok chak timre. Kendo ka ber to anyalo ndikora kodgi kamiyo gi geno ni gima dikel chandruok no ok chak timre kendo kendo ahoyo chunygi mamigi geno ma par ne gi ni mabed mos maduokra piny kanyiso gi ni otimore kokalo kuom both. To kata kamano ok chak timre. Mar ariyo akwayo gi ng'uono ka dang' bed ni an ma dang' amigi ichwang' akwayo gi ng'wono mondo giwena kaber to amiyogi kendo singo mar ni lal moramora made giyudo kata chwanyruok moramora made giyudi dhi dong' e wiya kendo abedo mobolore maduokra piny moloyo.

Koso bedo kod ikruok makende en mokwongo matiende ni piny owacho bang ka pok nokalo wach mar tiyo kod huduma namba ne ok gibedo piny ma ging'iyo ni gini odhi tiyo e yo mane. To ere richo ere dok chiem mage to ere gino ma odhi medo. Maluwe en mibadhi mibadhi okwako piny mar kenya kendo okwako jotije mag piny kata jotij e mag sirikal modhuro. Manyiso ni gini ne nyalo mana bede yoo moro ma jopiny kata ma jodito ne dwaro kwalo godo pesa ko mag jopiny maluwe enj ni gini jii duto ne ok oyude nitie jogo mane ok oyudo namba amr oduma ni eko ntie joko mane o register to kata kamano nying gi ne ok oduogo kendo kadi ni ne ok oduogo ka an achiel kuomgi . Bende mano osekelo chandruok maduong' moloyo machielo en bende pinywa mar kenya pok ogik e lony mamalo rang'iny mamalo mar weche mar technology kata weche mag mbui. Mano be nyalo kelo dok chien kata nyalo miyo koso dhano tiyo kod namba mar huduma nieko .

Ahero kido marabuor kod kido marateng'. Mokwongo kido marabuor en kichame to onge gi chandruok kata achiedh nade moramora mokelo e iyi machalo kaka ich kach kod ich muor kod bende ich mamor. Mar ariyo en kod ndhadhu mamalo ,chiek ne bende yot, mar adek ndalo ne be tin e puodho en kipidhe to bang' kinde matin to ikeyo kendo ikayo nyak mogundo .Ikayo modhuro kata aka ne ipidho matin .Manyiso ni ikayo mang'eny moloyo kaka ni chuoyo. Marateng' bende chal kode en ober inyalo tede kaka en no keko kendo inyalo ted kode bende nyoyo, inyalo chame bende lilo ahinya hinya en bende oonge gi taabu kata gi chandruok mag ich emomiyo en be ahere .Makwar bende ahero kata bende molos gi waru bende ahero kaluwore gi mit magin go kendo gin gigo mawuok e puodho kata gigo ma nyak koa e lowo gionge gi tuoche.

Mokwongo en ni sama atimo ohala tabedo kod aguche mopogore opogore kata kuonde keno mopogore opogore. An gi kama akete pesa na amakano akiba ma bang'e abro duoke ohala be an gi kuma koro akete pesa kata ake keno ma atiyo go eweche mabiro apoya nono ma ok achano machalo kaka tuo a samoro dii apoya anono, tho bende kata gi weche mag ajali maditimre ka ok apango. En agulu moket tenge kendo en tich ne en mana ng'iyo weche mabiro apoya nono kaka ditimgi kendo kaka de

Kane akuongo chako tijni, ne abedo ga gi olo mathoth kaluwore gi wuodhe ma samoro ne wawuotho kuonde mopogore opogore . Dhano ne timo ga samoro order mang'eny kendo jogo manotimo order nyaka ne wachopi mwamigi gigo ma gidwaro .Anyalo paro bende gik mane timore sama nwa tero mwandu gi ne wegi machalo kaka kethruok ma samoro ne biro gi nderni maricho kendo bende samoro ma biro kaluwre gi deko, ma samoro ne makowa kaluwore gi jam manebedo e ndara. Machielo to bende ne en gimaber ahinya kendo ne en tich maber nomiyo ayudo ohala maber kendo ne ngimana nolokore ndalo go . Ne anyalo chamo chiemo maber kendo bende nomiyo aloso kinda gi jii bedo maber .Namedo bedo gosiepe kalure gi tich mane atiyo ni kendo ndalo go ne awinjo ka an gi mor maduong' ahinya nikech natiegora kuom bedo ja ohala maduong' ahinya.

Jogo ma jopur ema timo tijni kendo tijni itimo gi jogo man gi lony ma ong'eyo kakitime . Aluorawa en ni ikawo diel ma im manyuok , nyuok en diel ma dichuo to itweye itweye kod tol ekind yiende ariyo , itweye motegno ma ok onyal n'gikni . Bang'e to jalno ma jalony biro gi gigo mowinjore kendo itimo kaka owinjore igolo yier kendo bende iluoko diel kata nyuok mabed maler. Igolo ne tuoche manyalo make kendo bende kudni machalo kaka okuodo made make. Bende ipono oko mondo odong' mangima kendo bende ing'iyo dende tee kadibed ni entiere gi chandruok moramora mamiyo ok odong maber kendo mamiyo ok odag ngimano mowinjore.

Ndalo machien kocha aparo kaka tijni itimo mana go jogo ma jodongo kata jogo mosebedo motii machalo deye madongo kod mine madongo kod kwerewa bende, but ndalo gi aneno ka tinde itime nyaka gi jogo mapod tindo mose tiegore kendo mosepuonj timo tijni bende ndalo machien kocha naneno kitime kuom dhok kata dhok mana ma ma kawaida waluongo ni local tinde aneno ka jopur osebdeo kod dhok mwaluongo ni dume magolo chak modhuro kendo waneno kembi oyaw mang'eny makawo chak kowuok kuomn jopur kendo miyo jpur yudo faida makare. Omiyo tijni sani oselokore e gweng'wa kendo itime kuom oganda no mang'eny kata itime eyoo mwaluongo ni large scale itime kuom atamalo mar maduong' moloyo mamiyo jopur yudo yuto makare. Opogore gi kaka chon manitime mana mar chiemo kende tinde itime nyaka kendo nyaka inyal use kendo en ohala maduong' ahinya man gi nengo ne jopur.

mokuongo en pith mar jamni ,ma en ruath maduong',kendo en ruath ma inyalo ter e pur, inyalo use kendo onyalo kelo ohala maduong',mar ariyo en ringo, dhiang' aina ni magi iuongo ne dhoge ringo, gin dhok mipidho mondo oyang' kuonde bucha kata kuonde yengo mondo ous ne ji kaka ringo magi chamo kendo en pith masani nigi nengo moloyo.

En wach makelo lit kendo wich kuot ahinya ka jogo ma jotelo kendo jogo ma jotij piny owacho monego tii maber kendo puonj jopiny ka ginyalo rito mwandu man e nyim gi kata mwandu moseket e lwetgi e yorno makare kendo eyor ratiro emosedoko jogo makawo mwandu mag jopiny e yor no ma ok nikare kendo tiyo go eyor no ma ok owinjore. En lipot mane wayudo kendo en gino ma chwanyo chuny ahinya . Jogo ma jopiny osetero mondo okaw mwandu mondo otii ne gigo mondo olok go ngimagi emoseloko mwandu gi duto kendo yako ka jopiny dong ' ka chandore gionge yore gionge gik sikul fees ma ginyalo chulo ne go nyithindo tuoche bende nego gi koni koda kocha, to ma en wach miwuoro. Ago erokamano ne jogo mochung' ne nono weche mibadhi kata miluongo ni EACC kendo daher kwayo gi ni gidhi nyime gi timo nonro matut mondo giduok piny chien mar mibadhi matimore e pinywa kaeko kendo minyayo gi jogo magin jodito kendo jotije piny owacho.

Mokuongo ahinya ahinya, tijni miyo jamni bedo kod ngima maber, kendo gimiyo dhok mopidhi dongo maber. Mar ariyo, en ni tijni nikod pesa nikech jogo mapidho lumbni yudo pesa bang' ka giseuse ni jogo ma jopith dhok. Bende dhogi nikod pesa nikech seche ma onyiewgi to gin dhok, jogo mapidhogi yudo ohala makare. Bende jogo matimo tijni nikod geno seche ma giyudo chak kowuok dhogi. Chagno giuso kendo loko ngimagi kendo gitiyogo tijegi.

Ja ohala man kod apiko ma oting'o gundni modhuro ahinya. Kendo ochalo jalo ma dhi e chiro kendo gik moting'o chalo ni oting'o maka ma itedo godo kata ma jogo matimo go ohelni tiyo godo. Seche moko bende chalo ni oting'o alode ma otero e chiro. Ma en japur mo ya e puodho kendo oseng'wedo alot mage kendo otweyo gi oting'o gi e apiko. To kata kamano, otweyo gi mang'eny ahinya. Mae nyalo kelo kethruok mag alode gi kata mag mwandu ma oting'o e apiko kalure gi fundruok kod diruok ma yudogi sama oting'o gi eko. Ma ok apar ka en yo maber mar tero mwandu e chiro kaluwore gi fundruok ma gifundorego manyalo kelo kethruok kendo kelo lal ne japur kata ne ja ohala.

Aneno anguro ma en lee maber ahinya kendo en lee maler kelo mor ,aneno tangi bende ,aneno kuonde modho pii kod gige pith mitiyo go e pidho anguro

Tijni osemiyo dhano nyalo yudo chiemo, tijni osemiyo dhano nyalo yudo ohala maduong' ahinya ,oseloko ngima jii mang'eny jogo machien kocha nyicha onge tich, jogo mane sirikal ok ondiko tije sani nyalo ndikore tich gin giwegi. Ginyalo puro kendo bang' ka gisepuro to gikawo mwandu gitero e chiro kokalo kuom gari mar toyota kata pickup . Bende dhano oseyudo thuolo mar loko kik ngimagi kaka gidak ginyalo chiemo maber ginyalo nyiewo gigo ma gi nyiewo e ot gige ot, bende ginyalo chulo ne nyithindo mag gi pesa ma sikul fee koro tijni ber kendo oseloko ngima jii ahinya. Osemiyo bende gweng' odongore nderni , kendo gigo machalo yore mag pur bende oseidho malo ahinya.

Mokuongo' en kit lowo mane aluorano, bende en lowo motegno ma pi oknyal ketho, koso en lowo ma ka koth chwe to pi nyalo hingo' ma muk udi. Mar ariyo en chal ma aluorano ler ma aluorano, bende en kany maler koso en kanyo mochido manyalo kelone jodak manikuondeno tuoche mopogore opogore, machielo pi, be pi ni machiegni to ka be en pi maler ma inyalo ti go e tije ot machalo kaka motho, tedo kod luoko bende, to be en pi maber, to be en pi maler, machielo en machalo kaka to bende chieng' entiere kanyo maber, koso en kanyo mangi'ch manyalo kelo tuoche mag kor.

Koyudore to ok oyudre kuom ji duto te. En yath, itiyo godo ni jogo man gi kute mag ayaki, kendo en yath mamiyo gi ginyalo dak kuom ngima maber bang' ka kata gisegamo kutego maga ayaki, ma kuom sani onge thiethne. Inyalo mana geng'e, kata inyalo mana.

Jadito madiere en jalno mochung' ne doho ma pacho ka midendo ni Martha Koome. En e jadito madiong' kodo en a jalno mochung' ne weche doho e piny mar Kenya wa kae. Kendo wang'eyo ni en emong'ado buche kendo en ema otelo e winjo buche madhi kod yiero mar ker mar pinya mar Kenya. Kendo chochni moro amora manyalo bedo mowuok kokalo kuom yiero mar ker mar pinya mar Kenya en e jalno kotelo ne jong'ad bura mamoko e winjo kit ng'eto mag buche aina go.

Nyithindo oseyudo thuolo mar nyiso talanta mag gi kendo bende talanta mag gi osedongo .Nyithndo bende oseyudo thuolo mar tiyo kanyakla gi nyithindo wetegi kod jopuonj bende .Nyithindo bende oseyudo thuoplo mar ng'iso lony ma gin go kendo aseyudo ni kit somo ni rang'iny mare en mane to

Faida mabiro kata ohala yudo chiemo, yudo pesa ma inyalo tiyo go tijeni mopogore opogore bende, kaachiel gi gik mamoko duto.

Ang'iyo ni to gin gik marom nade mokethore . Bang'e to degirom pesa adi, bang'e to andiko gi piny en gima chal nade to oromo pesa machal nade, bang'e kaseriwo gi duto te to aoro e kambi.

Anyalo ndiko ne gi mbui kata anyalo ywane gi tol e namba gi ma iyudo gi go go. Kata ka ok kamano to anyalo ndiko ne gi ote machuok kalero ne gi ni gik mane adwaro pok ayudo malong'o kaka ne wawinjore.

Mokwongo olok neno mar siri kata namba mar siri mar akount mare. Mondo jamecho no kik chak fwenye kendo. Bang'e, to oket gima iluongo ni password, kata namba mopondo ma en kende ema ong'eyo. Bang'e, to oket olok akount mare mondo ogeng' ng'at ang'ata manyalo donjo e akount mare no eko.

Abiro ng'iyo ka bende network margi nikare kata ka bende email mag gi olos eyor no manyasani kata e yor no makare mowinjore.

Ne abedo kod olo mathoth nikech nayudo ka en tich matek ahinya. But bang'e ne aduogo ahero tijno nikech ne omiya faida maber. Bende ne omiyo denda bedo motegono kendo fuondi maga ne bedo maber.

Jogo ma jo ohala omo dhok e pinje mag lang'o. Bang'e to gikelo gi. Gikwayogi bang' kinde moko matin. Bang'e kochopo chieng' chiro to gidhi gichokore kendo jong'iew kod jo uso romo kagiwinjore e nengo.

Tijni kelo chiemo, kendo pithni ,kodhini ok budh e puodho. Bang' kinde matin oikore kendo omiyo japur ohala koseuse, kendo en bende kodhi ma kudni gi winy ok cham ahinya.